Niiton ni ko chepkartet ko chepkarta, kichobee kouyon kichobee ko chepkarta kouyon kichobee kichobee sojot, eeh kichobe kounoton.

En kokwenyon keyoito kipkurere ak chito en kokwet yomiten kweni ako mii chumoinik chemiyotok keyoito kounotok sikindenee soburiet parak sikolal mat kounotok.